Ore tena pisha, adolta olee obo otonita, orfundi loo namuka, oripata namuka, nadolita sii, ilorikan aarare. lemetii toki. kajo iloorkastomani. lenyenak. nadolta sii inamuka, kumok neton meripa. naapashipaasha. etii naarok, etii nnanyokio. etii naapisinga. netii ngiroin. nemepisinga. ore ele lee ena siai ninye eesita. ena biashara ninye eesita, nitoti nkera enyenak, niisum, ninyiangu empulot tenemeeta. nelo Ade teipa enkang enye enoto faida. ore ena siai ,eusi ake inyiang'u osintanooonamuka. nena tokitin are ake iyieu pee iyas ena siai. ebaiki naa ore enamuke nabo, teneosh eusi naa amisini. ore enkae naa amisini. naa ore iluat tomon, naa miya .elelek etum mpisai sidan oleng. netum faida. nelo ankang enye ade enoto enkiti toki.

Ore enkibelekenyata eloing'ang'e omponaroto enguesi to ilchamba naa keibelekenya enkolongi ashu nkatitin eloing'ang'e neaku, nelotu enchan sapuk oleng naa kengas ninye ainyal endaki kumok oleng te ilchamba nijo ingoshen, olyanya, olmarinkoni, ovacadoni neinyala te ilchambai metumi duo impoosho naa keitoki sii aponaa inguesi naanya indaa te ilchamba oleng. Inguesi nijo inkurle ashu otingiding'idai oomya indaki nebelbel impoosheri, nebelbel irpaek lelo kuti mui lang, neponaa sii kulie inguesi eatua intim oleng, onkulie naayau enkare, nayau enkare neponu aajing olchamba nenya taake iyie indaki ainyal amu tenenya naa indaki neud imbenek, tanaa ijo impoosho nedanydany ashu inkapishini naa keinyal amu kedanyu naa.

Ore enaa siai enkibelekenyata oloing'ang'e, naa ore eneikuna esiai edaa arashu enkiremore tolchamba lai naa ekeidim esiai enkibelekenyata oloing'ang'e ayau hasara sapuk amuu atuno naa edaa tolchamba. Ore noshi katitin enchan nikiyiolo nibelekenya oloing'ang'e neeku mokire esha too nena olong'i apa nikigira iyiok anyuu anaa ninche eshayie arashu lelo apaitin oshiake etumi enchan. Ore naa peibelekenya nikidipa apa iyiok atipik edaa enkop nibelekenya naa oloing'ang'e neton enchan tenkaataa naado. Neeku ore naapa daa nikitipika enkop neroyo oleng'. Netoyu nena daikin apa pookin neiting' taadoii neim ineweji neeku, keyau hasara sapuk ena siai enkibelekenyata oloing'ang'e amuu eikenyal naa edaa sapuk apa nitipika enkop amu tenkaraki enchan.

Ore ena siai enkibelekenyata oloing'ang'e tiatua ilaramatak loijo iyiok loo nkishu, neyau taa akeyie hasara sapuk oleng'. Ore taa kuna kibelekenyat oloing'ang'e naa keyau naa metapong'i enchan tenkata naado. Neeku keyau olameyu sapuk oleng', etuata nkishu kumok oleng' nee ntare aa nkera tenebo taa inkinejik osirkon. Neeku ore ilaramatak loo nkishu loo irmasae naa keimatie egoloto sapuk oleng' teneibelekenya oloing'ang'e. Ore roruat naawa nanu agira naa aparan ena siai enkibelekenyata oloing'ang'e, ainyang'ua nkujit kumok oleng' aiput store paisho inkishu ainei tena rishat olameyu. Ninyang'u sii enkae kurma oshi oo nkishu naishori inkishu tolameyu napik store. Naitoki ainyang'u sii ninye enkare, aitu enkare te gari alaki igarin mayaki enkare napik oltanki loo litai mia arashu artam ninye katitin are paa atum enkare.

Ore enaa siai ee nibelekenya oloing'ang'e naa tenasapuku taadoi oleng' naa keyau inkasarani kumok oleng'. Ore anaa tenasupuku enchan oleng' te nkaraki enkibelekenyata oloing'ang'e naa keidim enkare sapuk olenyayau hasara sapuk oleng' amuu tenelotu enkare sapuk ometapaasha eweji oshi akee neim naa kitanyamalisho oleng'. Tenesapuku enkare naa keyau enterit sapuk oleng' naijo osunyai neyau nenuk nkang'itie naataniki orkeju niwang'akinye ina terit pookin nayaua. Ore sii too ilairemok loochambai naa teneyau ena terit najo osunyai, nemesidai naa osunyai tenkiremore, naa keyau ele sunyai nelotu anuk tolchambai loo ilairemok loo daikin. Neeku ore ele sunyai naa enterit toronok amuu meyeu edaa ina terit naji osunyai. Naa teneyau naa ena are nayau asot tolchamba naa kitanyamal ilairemok oleng'.

Ore taa nanu taa nanu olimairemoni nanu makeon, naa ore inyamaliritin nagira aimaa tena siai enkiremore tengaraki ena sia enkibelekenyata eloing'ang'e naewuo naa egira taa 3na siai enkibelekenyata eloing'ang'e ayau inkasarani sapukin oleng, kanyioo naa piunisho olairemoni igira aanyu noshiake rishata natumi enchan naa kumpe eibelekenyete naa inkatitin enchan tengaraki enkibelekenyata eloing'ang'e naaku mekore eshata te nena olong'i oshi niyolo oltungani. Neaku indim atipika endaa enkop neany enchan nianyita, neyau naa asara sapuk oleng te yook kira ilairemok. Ore naa esiai nikiyas piikigilunore ena naa ekaingas apal endaa eitu ipik enkop aanyu enchan metabaki enchoto naloto tengaraki enkibelekenyata eloing'ang'e, ore petaa eitosha niyau enkare sapuk oleng apik sutoo, iltankii.

Ore enkibelekenyata oloing'ang'e nikibayie te lde ari otulusoyie, temurua iyiok nikitii arashu toi ninye kejo akuu to loosho toi, too losho toi le Kenya pookin, naa kinoto apa too larin akuni akeyie otulusoitie, enkibelekenyata oloing'ang'e nayawua hasara sapuk oleng' amuu etuu kitum enchan too larin okun, olari loo nkalifuni are, otikitam aare, olari loo nkalifuni are otikitam oo kuni, olari loo nkalifuni are otikitam ong'uan. Ore taa apa lelo arin pokira okuni neyaua enkibelekenyata oloing'ang'e nyamalaritin akeyie ilkumok too laremok amuu etapong'oki enchan too leo arin okuni nepuo ilairemoki inkasarani kumok oleng'. Neeku ore nanu ara olaremoni ashomo hasara sapuk oleng' ashomo ometa maata empeku napa natipika enkop nee pookin neeku ashomo hasara sapuk oleng' amatejo enikash atapala ena siai pii tenkaraki enkibelekenyata apa oloing'ang'e naitigil oltau oleng' te siai.

Ore taa tena pisha, adta olee oitashe, oishopito miwaninu too nkonyek, neeta sii esaa te nkaina ekedianye. ore sii ele lee. ibungitaborkembe. ore taa tenadol ena pisha. ore entoki nalotu damunot naa, ore ele lee naa kitodolu ninye ele kembe loibungita ajo, olairemoni. olairemoni sii ninye loo mukuntani anaa iyiook, ashu olaramatani loo mukuntani. neeku ore ele lee. kitodolu ajo esiai nabo kiasita .ena siai enkiremore. neeku kitodolu ajo nkibelekenyat oloingang'e naapuonu. kitodolu ajo keyiolo pae ninye, inkumok naipirta, ena siai enkiremore amu kajo keshomo naa ashumaa ena siai enkiremore, ore ninye ele kaputi oota amu lele. naa kitodolu ajo, eshomo naa ninye aisomea ena siai enkiremore neeku kitoki ayiolo oleng.

Ore taa nanu ara olairemoni lemukunta, na ore nyamalatin sapukin ormanyara nagira aimaa, tesiai ai olchamba, na ore enedukuya, nena kibelekenyata oloing'ang'e nagira oshi taata oloing'ang'e aibelekenya, neyau akeyie enyamali nijo elauni nenchan, mitokini atum enchan terishata nado. Neeku naa ore yiok kira ilairemok, elee neina entoki edukuya nikigira agilunore, amu eniremisho naa, nemetii enchan, nailo naa asara sapuk oleng. Neeku pe anyok nanu, aoku enkare sapuk oleng, aiput iltankii tiang', metaa kaunisho ake, nabukoki enkare ai ilchamba lai ampaka enkata naba enaa enainyaaka enchan ashukunye. Naun si, emukunda kiti, eeka nabo, naidim aitooko. Ore naa peku ewuo enchan asha, naponaa aun inkulie ekai nabaya uni. Neeku, ore enasiai enkibelekenyata oloing'ang'e,

Eee, ore taa nanu ale oiro tene naa kara obo loo ilairemok lo mukuntani ashu loo irpaek. Ana siai doi naa ninye naibung'ita olosho le Kenya, naa kore te ale ari eneikuna enkijepe irpaek laine, kore enkijepe natasapuka te ale lari taata tengaraki enkibelekenyata eloing'ang'e naa keiteru enkijepe te ilapa le imiet, neaku taa ketii enkijepe olapa3le imiet neitoki le ile mpaka oloopishana, nelo Kenya inkijepe aiting' te le isiet. Ore naa irpaek lainei natuuno te aleari naaku metumunto enkolong amu etasapuka naa enkijepe oleng tena nkibelekenyata eloing'ang'e, naaku naa keirobi kila enkolong, dama okewairie, kore naa sii kulo irpaek pee esidanu obiot naa kore entoki naisho metaa biot naa kesidai ana kengas ninche atum enkolong.

Ore tenapisha, adolta enkuku nabo nalio oleng, amu ore enkae nemelio esidai enkeju ake nabo nalio. Ore kuna kukui, naa kegirai aipanga peyieng'i kuna kukui, noshi nayieng'i. Ore tanakata olopeny kuna kukui, naa kitodolu ajo olaramatani lonkukui. Ninye nye egira aramat, neeku kegira aramat naa kuna kukui pemir. Nimiraki kuna otelini oshi nainyang'u kuna kukui onkiri. Neeku, enasiai inye eesita, olopeny kuna tokiting. Ki fuga taata nye kuna kukui enyanak, ebaiki nemir enkuku nabo lipong' miai ile. Neeku, ning'uraki naa sinye kuna kukui enyanak endaa, petum naa nkiloi airoshiu metaa tenitelekini enkuku orrantili, nemedung' naa kuna ropiyiani amu nakata naa sinye etum ele lee faida tenasiai enye.

Ee ore taa tenapisha, adolta naa oltarakita. Nelio si, oltung'ani naa olderefai oreuta ele tarakita. Nelio si olchamba, otuunoki irpaek kake eton akutitik kulo paek. Neeku, ore ele tarakita, na kegirai aitumia, aitook ele shamba. Enkare egira ele tarakita abukoki ele shamba. Kitodolu ajo, ore enarishata natii ele shamba tanakata, naa enarishata nemetii enchan. Neeku ina pidol egirai abukoki enkare. Eyau enakibelekenyata oloing'ang'e, neeku ore olopeny, kenyokita naa ninye, inyuat enkalaoni, naa anyok aitook ele shamba lenye, ata enaa kelak ele tarakita, peminyala naa kulo paek amu kekumok kulo paek keuno akeyie ekai nabaya imiet tele shamba. Neeku, asara naa sapuk oleng teneye, endaa nabaji.

Ore tena pisha nadolta olchamba ore ele shamba naa sapuk oleng' ajo ke iyakai imiet nauono neuno sii irpaek kake enaunieki kulo paek etaa duo iwiki are ake eeta eton aa enaipang'unyie ake tenkop adolta sii oltoo loomkamirika loiborr etii ele shamba ore ele kiriket naakitodolu ajo olchani otii naa ooshi emukunta pee eng'adaa kuna nguesin naanya ndaiki enaa ndero irmoilak ormaat nena kurt akeyie naatii abori enterit naanya imukuntani neeku olairemoni ele onyokita oleng' aas ena siai enye amu eramatare naa ninye etii teipa otedekenya pee inosie nkera enyenak enkurma nisumare neesishore sii nenya ina faida.

Ore taa tena pisha adolita ilewa aare ore kulo lewa aare naa olchmaba etii ore ele shamba naa irpek apa etuunoki kake etabaua naa enkata nagiraai aisambu irpaek etabaua naa enkata enkisambuare ekesita kulo lewea irpaek netupukutuo kulo paek lele lee ore ena naa erishata sidai oleng' amu ore naa orpaeki oipung'ita ilo lee naa keoto pii ketii irpaek esidaai etaramata duoo ninye olee emukunta ore siai naa esiai sidaai oleng' naa kisaidia oleng' oltung'ani.

Ore taa ene, adolta tenapisha ore ene nenkang' onkishu ena. Ore kuna kishu, naa inkishu ekule kuna. Adolta si nkishu are tene, meeta enkiteng' nemetii olale lenye. Ore kuna kishu, naa ekeetai taa sinye enasiai, temurua taa natii nanu. Ore kuna kishu, na nkishu kuna naa meitieu kuna kishu orpukel. Arashu enkop natii enkolong sapuk oleng nemetumi enchan oleng asioki. Keyieu kuna kishu, osupuo. Enkop na ketumtumitoi ake enchan, asioki. Esiokini atum enchan. Neeku, ore si kuna kishu naa keyieu na yau, ning'uraki endaa ya kutosha amu mipang' naa apuo, neeku tene ake eekini enkare, neekini endaa tene, ninyok ajo intaraposho pi, metaa ore kuna ale nimir amu ore naa kuna kishu ore peramatitai, na pitum kule nimir, enaake amiraa taon, neeku enincho endaa metaraposhoyu, itum ake oljiriket lekule kila enkolong.

Ore tena pisha nadolita ildoinyio elioo sii enkang' elioo sii olchamba oikarra tewaya elioo sii kuna nusui ekule nelioo toi olopeny otii atua, ore ebaye naitishipisho tene naa oroe ninye kwanza ele lee naa olaramatani naa loonkishu lekuna kishu naa ekule ore kuna kishu ekule naa kasidan taaduo kitishipisho amu keeta bishara ekule kake eyieu naa siinche oltung'ani oota mpisaai metaa ktum aishoo kuna kishu endaa pii metaraposhoto kila teeipa otedekenya pee itum kule naa olderekeny tedekenya oteipa nimiraa town naa keeta faida oleng amu elee iindim taa atimira oonyiang'u engarri tenemiata ninyiang'u emplot tenemiata tekuna ale amu iindim atang'amu nkalifuni tikitam tlopa ekule ake duoo neeku elee kibelekeny enkishui bara akrduoo taramata kuna kishunisuuj torrkeek niud nincho nkujit metaraposhoto nincho endaa.

Ore tenapisha adolta ninye enkang naikaroro tidie nalio nkajijik amu kikararo tewire amu kelio nkajijik nelio irkiek ouno nelio olchamba ouno mpoosho nelio naelelee otii atua eleshamba ore enkae laremoni elelee lomukundani inasiai easita elee netanyua pii amu etubulua eleshamba lenye etubula pii kitodolu ajo keramatita amu lenyori mbenek keshipa olchamba neaku enasiai ninye easita olaremoni na ninye enasiai easita mbaka teipa natenelo toi nelo akes pelo osokoni ainguraki enadaa enye irkastomani osokonina kelo nye amirisho kidim atimira irbaketi aare tenkolong na ore nai entoki nanyor oleng tenasiai na esiai onkaik inonok na biashara sidai na endaa si amu tenitau tiang atan ituya osokoni membaka niya emashini.

Ore tena pisha adolta ninye engarri nalakua naiborr natii atua lido likae ale oikarra tewaya netii irkeek adoru oleng' entii ewaya netii wayai ositima ore taa sii pee ilotu atua ele shamba elio ninye olchamba ore ele shamba enaidipie naa ilewa airemo neeku ninye iremo ele tarakita oitashe tene amu elioo siinye oltarakita odo tene laa tanakata ake idipa airemo ele shamba nelioo

Ore tenapisha adolta nye olee obo otonta oibungita eleshani ogira abulu netii elelee atua olchamba lelelo kiek ore kulo kiek na indim ake oltungani atipika kuna puyai nirabgir ningira aaitok aanyu ltunganak meetu ainyangu amu kinyangu ltunganak nepuo aun tonkaingitie enye ore si engeno niyieu pias enasia na eilo ake aingoru empolea na kitubulunye kulo kiek we mpolea sidai nilotu adungdung apik kila olchani neakubidung ake elepuya aiteraki enterit atua paitumoki na atipika olchani atua enapuya nemeta eniiko amu kisho ake elepuya metubulu tenepuoi aun na kengeru ake abori nepuoi aitau nepuo ntana abori ore enasia na kesidai amu kre esiai nijo ena orkiek na kibelekeny ninye enkijape oloingangi nitobir ormanyara amu Kesidai ormanyara neyau enchan oleng teneaku etubulutua kulo kiek.

Ore tena pisha adolita olchampa ,ore ele shampa eunore nkapishini neuno suu sukuma osipinach Kuna puka ekeyie orie pookin Kuna benek akeyie nanyori. ore sii tiatua ele shamba adolita iltungank kumok otii idie musho olchampa tidialo ,etii taa loota Kuna kilani esiai naaji reflectors Kuna kilani naa nawang esiai olopeny olchampa kajo naa kena siai eramatare olchampa egira aingor, orashu shiritae naa olopeny maswali ajo kaji iyasita yie pee intobirita ele shampa lino. ore ele shampa naa kadolita mpaipi naimita ntonat ekuna tokiting naa naitok abukoki enkare ,esidai ele shampa pii kelio ake ajo keramatitae ore ninye Kuna puka naa kelio ajo ekibiot pi ,ore ena siai naa sidai oleng temurua nikitii yiok amu keeta biashara amu ingas amirisho, niyaki iltunganak loonkangitie tene ore enkolong esokoni nidumu aya osokoni mpuka inonok.

Ore taa tenapisha nadolita nanu iltunganak akeyie kumok, elio ltunganak laa kajo irmalimuni oobaya akeyie oongwan irkulikae tunganak waare olakua ninche otii oloota enkopia nado, nadolita sii nkera uni esukul naanyanyuk swetai neeta taa nabo orbene nemeeta nkulie irbeniak .negira taa aigerisho meeta enemeeta embuku wenkalamu ,kake ore Kuna kera naa esiai etaasa naji ene agriculture tesukul ,neeku naa keponu aiger ntokiting pookin naifaa nias tolchampa eton naa ingira aiteru ometaba enaa nebulu endaa .elio sii olchampa loonkapishini tene neeku ore ele lee lele shampa eshomo dukuya oleng ,olairemoni ele loolchampa otii dukuya oleng amu ore akeyie pee eku ekiparan sukuulini aponu aingor olchampa lino kitodolu ajo ishomo dukuya oleng, neeku olairemoni ele oshomo dukuya tenasiai enye ,etonyua tukul pi.

Ore taa tene adolita ninye angas kwasa enkaji ekuna kishu teidie ,nadolita nkishu kumok Kuna nusui ekule ,nelio sii olopeny etii atua eibungita enkiteng nabo aigwar amu kajo kebor oleng. ore taa ena siai naa keisidai amu olaramatani naa ele lekuna kishu, naa ore Kuna kishu naa keramati ninche tenkaraki esiai ekule meeta ninche ai siai, pee imir kule enye Kila teipa otedekenya .neeku ore olepeny keakikisha ajo eunoto Kuna kishu endaa ekutosha pee kitum aishoo kule ,Kila enkiteng nilepu oljeriket ashu litai tikitam tedekenya nilepu sii teipa pee indim naa atimira Kuna le Kila enkolong atimiraki sukuulini arashu taon nitaaniki neeku biashara sidai niyasita nimbelekeny enkishui ashu maisha.

Ore tenapisha adolta olchamba ore eleshamba neuno kuna maua naji sunflower ninche itobirieki enailata nayieriki endaa naji enkimbo neaku adolta si nkera esukul naata orbene neeta enkare neeta swetai pokira uni na enkayioni nabo nemeeta olemeeta enkalamu, eleshamba na ninche eetuo aparan peyieeun ena sunflower mbaka nebau enakta naun tesukul kiriwaki meetu aya kuna ratiot ashu kuna ripoti nepuo asujaa tenkisuma enye neaku ore olopeny ele shambana enasia easita na ore peokunekes nedumu aya emashinipelo aitobir nelo toi aaku eilataenkimbo ena olopeny olchamba.

Ore taa tenapisha adolta nkayiok are ore si kuna ayiok are metii sukul amu menkilani esukul eeta enkolong naa orusa neaku kikeno sukul neaku ketii nkera aang neaku ore kunaayiok akuttik atan nai akifaa metaa sukul etii kulo amu atan akuttik neaku egira kuna ayiok adala adala tenkalo esuntai esoit natii ene egira adalo tenkalo enkoitoi ashu tenkalo orbaribara neaku adok enapisha nadamu apa kira kutitik kinguran ake enakiti dala tanakata nagira kunaayiok adala ashu pirikichoo arashu toi kintokibir nkishu iloingok Arashu kupuo ar empira kira kumok onkayiok ekipuo qdumu irpibia angoro ashu kipuo aid oloidi inadala akeyie pookin.

Ore tenapisha adolta ntasati natoni tesundai enaaji na enkaji ormaasai ena emuret etii ntairi are shumata enaaji netii nkutii mabatini musan nemura si enaaji temuret ashu temuret onkishu na napa ajijik ormaaasai kajo longamunyeki enkare tekuna kuti mabatini ore kuna ajijik na kenyor irmaasai amu kirowua kewarie ata irobi enkata nairobi neakubenyor irmaasai naleng kake egira erishata ekuna ajijik agiroo amu ore enakisuma neyawua nkibelekenyat kumok amu mekute eetae oltungani lemeyiueu nemany enkaji emabati, oreloota mpisai loota mbiasharani sapukin netesheta nosoitok neaku ore tanakata irkuti tunganak oota kuna ajijik.

Ore tenapisha adolita olee obo laijo doi keteena elukunya tenkarasha nibungita sii ele lee osipika tenkaina ogira airorie ,neeku ore naaji tenanu kajo naaji ore ele leenaa olaranyani ebaiki naa oloosinkliotin loormuran ashu oloosinkoliotin lenkop ashua oloosinkoliotin looselenken ebaiki naa selenkei eranyanki ashu ebaiki naa sikoliotin lenkai egira arany. Orashu ebaiki naa ntumoritin esiaina paa kishooki naa erishata metejo siininye nkutuk naajo kake ore nanu tenagira ajo aingor ele lee naijo kitau olaranyani ake ninye loosinkolioitin ijo sii etanaya eku oltungani lesiaisa oota ologira akeshare yeyote.

Ore tenapisha nadolta ormalimui ashu irmalimuni are onkera na esukul itobira kuna kera olaini opurupurana aitobir entoki nijo enkang najo na nanu sukul etii amu ino kitau na burek ipangutua aiguran na peshuko aiguran tondarasani egira kuna kera adala negira sinche irmalimulini airorie ashu autaa na nkatitin napuo adala enaburek ashu enkiguran si nemepuo aigusa nkulie ashu pemeara amu teningua ade kuna malimuni na keera naa ore si kuna kera naketi naata uniform esukul netii nemeeta ijo ketii na nkilanibeang ake eyautua neaku kitodolu ajo nkuti kera enasari kuna atan meyiolo aishopo nkilani esukul.

Ore tenapisha, nadolta intasati nara ong'uan. Nemeeta entasat nemenapita oltoo arashu oljiriket lenkare tenkoriong'. Nibung'ita si, orbaribara apuo. Netumuta enkop oleng, entoyio ninye enkop oleng kedo enterit oleng. Kitodolu ajo, ing'ua kuna tasati enkop naado oleng eshomo ayau enkare. Neeku, kajo erishata olameyu ena, otooro oleng neeku ijo ketiu enaa ninye apa kuna tasati mpaka isirkon. Neeku mekure eeta sirkon ogira apuo aunye enkare. Neeku ore kuna tasati elee keyieu nai ereteto, esirkali oleng sapuk amu, elee elakwa enegirai aokunye enaare, na kajo ewa apa olameyu sirkon lenye, neeku keyieu nai ilarikok lenye, neshu lotegelakitia apa ate, neshukokino aponu aret amu elee kenyamal basi amu amaa naa enkare napoi ayau tenkop naba nejia, tenkoriong' enaake, nebaiki negira apuo aitook irkuon tonkang'itie.

Ore tena pisha adolita oltungani obo ogira aitashe ,nelio sii ormutarok oshepita Kuna ajijik, elio sii nkajijik tene osoitok ,elio sii ltooi kumok oleng lenkare ,neeku kitodolu ajo enkae enduty natii ene neeku mpaka pee eoshi olaini pilo ade aoju enkare, mpaka nelus kulo tooi pookin pee ilo ade atum enkare, neeku kitodolu ajo ore kulo lewa, eketa enyamali enkare keidimayu ninye naa ore enaare naa kegira ainyangu amu taon emanyata kulo tunganak tenagira aingor nebaiki naa ore oljeriket obo naa kumi emirakitae oltoo obo. neeku enyamali pii kulo tunganak shida enkare ,neeku keyieu naaji ele lee ningurakini namuna toolarikok naa lenye amu keyieu enkare pi.

Ore taa tenapisha nadolita taon sapuk oleng naasheta oleng ,elio ngorofani osoitok nailepa adoru oleng nelio sii irbaribarani osheta oleng lolaam ,netii sii ngarin kumok ena taon. keisapuk ena taon oleng nteii jaam ingarin oleng. etoosho duo ngarin olaini torbaribarani pokiraare neton take eedo olaini oleng, neeku ore eneweji eedo olaini oleng ,iton taa tejaam neeku ore ninye oltungani oiba nkarin ashu saparitin naado tengari metaa keidim atolopisho ,olee naa kelopisho iltunganak kumok amu sapuk ena jaam oleng kajo nanu kibooki Kuna arin tedukuya tidie amu keikumok Kuna arin nepoito pae tedukuya teidei

Ore tene adolita iltunganak kumok otasotote nepoito irkulie ,naa teningor eeta kulo tunganak isutii oleng irkumok kajo nanu ilarikok irkumok oleng tene. netii entasat naatonita amu ijo lewa kulo kulie pookin amu ijo ninye ake openy naatonita tene torbaribaran tenkoitoi ,egira ninye ena mamaa amir irmashungua irajie tine weji neeta enkiti boxi naigero tine kajo kumi obo ashu shirini neeku egira ninye aton tenkoitoi teneweji amir kulo mashungwa lenyenak. naa kleyieu neisidiae oleng amu adol ninye ajo eilepie nkaik pi neeku olee keyieu naaji nemegiroo kulo arikok ena tasat ata tenaa kinyangu irmashungwa imiet ake ,enyokita ena tasat oleng amu ama naa tenaa ninye ake entasat tene egira ake ninye anyok aas ena siai enye oonkaek peyie mepukoo nkera enyenak nemetoni meeta nkilanik nemetoni sii eitu epuo sukul amu meeta entoki naisumie ,neisumare naa aiumu kulo mashungua.

Ore tenapisha, adolta igarrin kuna nanap iltung'anak, naigero Sacco. Elio si, kulo polisi naa lorbaribara, kulo lorbaribara na nche na oyau eseriani torbaribara. Adolta irpolisi obaya imiet. Ilewa ong'uan wenkitok nabo. Ore kulo polisi, esiai enye tene, naa eke piwuang'ie garrin torrok torbaribara, neibokbok si pe nedung'dung' pemitoki atum jam, ore garrin torrok nimitobira niwuang'ie torbaribara, ore garrin nemeeta number plate, nemeeta licence niwuang'a torbaribara, peoru naa piboori orbuket, naa lorbaribara pemepuku amu igarrin torrok natoi nkulie tenejing' orbaribara, nayau ele buket lorbaribara metupuku. Neeku, sidai taa nai teneeku keesita irpolisi esiai nijo ena.

Ore enias tenikirikino pin embenki ebaki na ore aoa enabenki na loan apa ishomo aingorunye nikichori enaloab na ore pekinchori ena loan na lasima pilo aishooyo enkipande ino ashu enenkitok ino arashu na layiok linono na ore pituinchoru enkipande na lasima pinchooyo title olchamba ore enaalong nidip ataa enaloan nairik oltungani obo leikunga lamaa olenkang inyi peyie edol ataa kichooki apa loan ntarikini aje olapa liaje orepelo nikirikino pin ino embenki na pishukunye ake ashukokino paapa tunganak lebenki ajoki ayawa apa kunapisai tembenki narikino apa pin enaa app embenki neaku pa ninche likisaidia.

Adolta tenebadolta ltunganak kumok otoni temisa na ore tanagira aingor na kitau pookin ilarikok leserkali adolta lewa obaya okuni onkitiak uni netii sipikani na oirorieki na nerii si nkarak emisa okila arikoni neaku kajo nanu akeetabake emasho naipuotoki larikok leserkali kajo kelekaat keeta ewoi neshomoiki abol nijo sukul neaku ninye eshomoita abol atashu keetae enkerai naidipa sukul nashomo aigrauate etaa ipotjoki naabinamasho mwwtu aitagol nkwra neliki enetii enkusuma na etaisere.

Ore taa kunabkaadi nadungi eserkali atudungo taa nanu tende wueji naji huduma centre, ingasa aiterunye enkipande ore pindip ebkipande nikitangasa apa ake adungu nhif mikintoki adung enkae ake eneserkm naji kra pin ore pekintoki aidip ina nikitoki apuo enkae naji nssf ore ake pepuo lirin otulusoitie nikintoki adungu enaapa najibnhif esipitali naji sha, neaku egol enasia oleng naaduo tekunaolongi ore su enkas nabo na miambili idungie neaku elee kepuo mpisai kumok oleng amu ketii nkadi kumok nadungi neakubtanaa keshukuni enaapa naji nhif amu ninye apa esidai

Ore taa enasiai ebenki, naa kasidai oleng' teniata akaunt. Ore akaunt, na idim ake oltung'ani ashomo ataboloki keon tebenki. Amu kasidai oleng' amu, keeku gira ashumshumaki keon, nkuti pisai, apikpikaki keon akaunt, mpaka taa nilo adol kenya aitoki aing'uraa ajo kebaa entoki nitipika. Ebaki naa kila musho olapa, nipik inkeek are omia tano. Ore baada olari, nilo aing'uraa ajo kanyioo itipika ena akaunt ino. Ore si ebenki teneeku yata akaunt, neeku gira naa ashum impisai te akaunt, naa tenilo pijoki kayieu loan, nemikimitiki amu eeta noshi entoki nigira ashum, tena akaunt ino neeku ore entoki nitushuma tena akaunt ino, na kekisaidia noto loan naba enaa eniyieu, na ore peku noto ena loan, nilo abol nekinchori mpisai nilo aboloki keon biashara, niendelea mpaka enkata nitushuko mpisai

Ore taa tene, adolita iltung'anak kumok oleng, otoni tolorikan oibor. Toloipi lorkeek kumok oleng. Na kumok kulo tung'anak oleng, etii lotii idialo netii lotii ena, itawuoki enkiti katikati, orpura taa lemetiiki aninye taa irorieki. Kajo nanu, ore ena soto natiiki tene, kajo nanu kuna tumoritin naa, esiasa keeta olarikoni onyitai sapuk, la kajo tenemeninye naa orais naa lolosho, le Kenya naa, kebaki naa orgavanai naa eenyitai, ashu oloti orgavanai. Ore na si petaa me siasani enyitai, nebaiki na semina naa etiiki ekanisa, naa ena naitushuluni naa iltung'anak pookin, ah ntasati, olewa, tenebo si onkera ninosakini pookin, ororei lenkai tenebo amu kakumok kulo tung'anak oleng.

Ore enapisha, naa nkera esukuul kuna, natii darasa. Adolta nkuti ayiok, tenebo taa ontoyie. Ore si entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa nkera kuna nagira aisuma, enakisuma naa nemelio. Ah ore taa enkisuma nemelio, nenkisuma oloing'ang'e, arashu enaimu simui, arashu enkisuma naisumareki kuna tokiting' naji nkompitani, ashu naa isumareki kuna tokiting' naji laptop. Onkulie taa naji, tablet. Naa, ore enakisuma nemelio, na kisaidia enkerai oleng' amu, kidim taa taata aigugula entoki nemeyiolo, tenasimu netum naa majibu. Ore si enakisuma nemelio, na kidim enkerai ataasa ata ninye etii enkang' enye, nirriwaa ake entoki nataasa. Ebaiki nitu etumoki ashomo nolong' sukuul, na kidim ake ataasa entoki naasita nkulie tesukuul etii ang'.

Ore tanakata tekunaolongi nikitii na tenelo enkerai ormaasai metaa kinasita osirua legradation le unipasiti na enchipae. Sapuk oleng tormaasai amuore yiok kira irmaasai na keji oshi mikindim aisumata ashu tana keji mikiyiolo mpala ore tormaasai netin eshipakinoi lolosiruainbamu imutie irmaasai ituedol tipat enkisuma eetuo adok eshomo loloren dukuya tenkisuma neakubore enaaalong na enkolong etipat oleng tormaasai neaku ore oltungani oi graduata na kajokini pengesi pedol na irkuliekae neton itu kibaya ine na kesidai tenibaya ineweuji nakitukij irkulie ore enkolong na kisho irmaasai intare nishori nkishu nishori ropiyani neaku itum toi ntare.